Lowo, yiende, kwe manotigodo e pur, jogo manotiyo bende dwaro chudo.

Ikete kuma otwo, kuma onge pi. Imoye motwo, aeto ikane kuma oting'ore ma pi pi oknyal yude kata ng'ich mar dier ot oknyal chopo ne manyalo miyo okethre piyo.

Idimbori, ibedo ng'ato ng'ama ohore. Kik ibed ng'atno ma lwete bor. Kik ibed ng'atno mathoro athora wuoyo makata gima openje onge. Ibedo ng'atno ma ong'eyo wach nyasaye nikech wach nyasaye bende miyo ji rieko. Ibedo ng'at ma oluoro ji nyaka jok manie wuoth kany.

Ok ayie kod wachno nikech nitie jok moko mabende ogero ute ma gidwa ni ji opang mondo odagie. To ka piny owacho osebiro gi utegi, dhi miyo piny ema ger re to dhano ok nyal yudo pesa moger rego en owuon. Koro onego obed ni piny bende ng'iyo ngima mar jok modak e piny no, ka giweyo gin bende giyude yuto mar ot mag jok moko mopango utegi nikech koro, piny ema dhi yudo yuto to ok wang' dhano, piny ema dhi yier re to kendo ok dhano.